Ũndũ ũrĩa ũrangenia mbica-inĩ ĩno, nĩ mũtumia ũyũ, ũrĩa ũharĩrĩirie mũgũnda wake wega, na njĩra ya kũũgemia, kũringana na harĩa arenda maciaro make makinye, harĩa a kwanjĩrĩria kũrĩma, na kũhanda. Nĩgetha ahote kũnyihanyihia ũgũri wa irio bũrũri-inĩ.

Ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa, ndona mbica ĩno, nĩ mũndũ ũyũ ũrathiĩ kũria mbeca ũrĩa irarutwo na macini, gũkĩra ũrĩa wathiaga nyũmba-inĩ cia kũiga mbeca, nĩcio ta bengi, ũgathiĩ ũkaara raini, ũgaikara hau mũthenya mũgima na ndũteithĩkaga,o na ũgacoka mũthenya ũyũ ũngĩ ũkaara raini na ndũrateithĩka, no ndathiĩ harĩa harĩ na macini cia kĩĩrĩũ rĩ, ngakora mwene yo na ngamũria ũrĩa ingĩka, ngahota kũruta mbeca ciakwa ,nganyihanyihia mathaa gũkĩra ũrĩa ngũthiĩ nyũmba-inĩ icio cia kũiga mbeca, ngarĩa mathaa maingĩ. Ngona mathaa macio rĩ,o na nĩ ingĩkire ũndũ ũngĩ, kwoguo ngakena nĩ mbica ĩno rĩrĩa ndĩrona mũndũ akĩhũthĩra macini ya kĩĩrĩu gũkĩra ũrĩa macini iria twahũthagĩra tene, cigatũrĩa mathaa maingĩ na mũndũ akaaga gũteithĩka ũrĩa akwendaga, no kũhũthĩra macini iria tũrĩ nacio cia kũruta mbeca kũringana na ũrĩa ndĩrona mbica-inĩ ĩno, cikanyihanyihĩria mathaa na ngateithĩka o na ihenya.

Ũndũ ũrĩa ndĩrona meciria-inĩ makwa na ũrĩa ũranjũkĩraĩ, nĩ andũ aya marathomithio kũrũta mawira mao, na machini nĩ getha makaruta mawĩra mega, na mawira maingĩ makĩhĩtũra mathaa manini, tondũ megũkorwo makĩruta mawĩra mao na machini. Nĩ taũrĩa mawĩra maya twarutaga hau gatene, gũtiarĩ machin ta iria ciũkĩte kĩriu, koguo twarutaga mawira maitũ mathaa maingĩ arafu tukaruta kawĩra kanini. No twathomithio kũhũthĩra machini-rĩ, tũkaruta mawira mega, na mawira maingĩ, tũkĩhũthĩra mathaa manini. Koguo nĩ wega, tũkĩhũthĩra machini ,mawira-inĩ maitũ nĩ tũrutaga mawĩra mega ,na mena umithio nĩ getha mawira marĩa tũraruta-rĩ, magakorwo marĩ mawira manini na tũgakorwo tũkĩhũthĩra mathaa manini.